Gige tich midwaro e tijni mokwongo puodho maber monegobedni ipidhogiye, gik monegobed ni iolo godo pi, kodhi maber gi jopur mabiro puro puodhono, jembe mibiro tigo, yath mibiro goe mondo kik kute chame, gi yiende mibiro sirgigo mondo kik gigore piny.

Mae e kaka abro puonjo ng'ato kaka onego otim tijni. Mokwongo, nyaka omany galende mobro kete lowo maber. Nyako many lowo manigi manyiwa maber, manigi pi be maber. Nyaka omany kodhi mowinjore monego bedni opidho e galanno, .Nyaka omany kama obro keto gi e maber ma jamni ok nyal kethogi.

Gimatimre e pichani en ni, ikeyo kendo ikayo olemo ma ong'ere gi kizungu ni dragon fruit. En olemo maber ahinya kendo en olemo ma ji mang'eny ohero, okelonwa vitamins maber ahinya kendo en gi ladha mamit. Itiyo kode kode e loso juis kata ichame kamano kapo ni osechiek.

Gimabiro e pacha kanono tijni en ni apple en olemo maber ahinya kendo ohero ti kuond ma pi ok ng'enye, ipidhe kuond ma pi okng'enye. En olemo mangi nengo ahinya e alworana kendo kata e chirni mopogore opogore e gwenge mopogre opogre. En olemo maber ahinya nikech okonyowa thiedho tuoche adhonde. Kwause wayudo pesa maber ahinya kendo kwachame be okonyo ngimawa.

Mondo kik olemoni kethre, mokwongo onego bedni imoye ayara kama onge pi kamotwo. Mar ariyo onegobedni ikete mawere achiel achiel ok lwogilwogi mang'eny, mano biro konyogi kendo okbimiyo gikethre mapiyo. Mar ariyo inyalo ketgi e frij ka ng'ato nigi frij kata iketogi kama otwo maonge ng'ich

Olemoni inyalo chamo ka igolo kodhi, mokwongo ibrong'ade e diere, mar ariyo ibrogolo kodhi madongodongo mantiere e iye go, mar adek ibrogolo pote maler kiselwoko maler ting'ado poteno oko basto ichamo iye moro maracharno. En olemo mamit ahinya kendo en gi skari mamit.

Tich mar pidho olemoni en tich maber ahinya nikech olemoni wanyalo tere e chiro use. Mar ariyo, wanyalo chame kendo en gi vitamins mang'eny kendo ber gi del. En tich maber kendo anyalo jiwo ji mang'eny mondo opidhe kata otime.

Gimatimre kae en niya, olemoni otuwo, aparo ni kudni okethe kata chieng' mang'eny. Kudni kethonwa olembe ahinya kendo mondo watiek gi, onego bedni wagoyo gi e yath. Mar ariyo, onyalo bet ni chieng' emotuoye. Chieng' ka ng'eny totuoyo olemo ,mae ok en gimaber ahinya kendo onego bed ni waolo negi pi kinde ka kinde mondo gibed mang'ich, kendo kik gituwo kaka mae otuwoni.

Gimatimre kae en ni olemoni gik moko ochwoyo kata kudni ochwoye . En olemo mosebedo ka ikre maber kendo chalni kudni kata chieng' mang'eny dwa kethe. Onego owinjre ni igoye yath gokinyi kapod piny ng'ich mondo oneg kute kata mana gik manyalo chuoyego.

Alot mantiere kaeni ong'ere gi dhok mar ngere ni broccoli. En alot maber ahinya kendo ji mang'eny ohere nikech en alot makonyowa e ngimawa, omedowa nutrients. Kata kamano, itiyo kode e loso salad. En alot maber ahinya ma ji mang'eny ohero kendo itiyo kode e tedo gik mopogore opogore.

Gima biro e pacha ka anono tijni en ni, ma en alot maber maopidh ga epuodho kendo gima rach kode en ni kute mag alot emakethe. Mae kaluwore ni nikech nyalobedo ni pok ogoye yath kata okowire maber. Kute ohero alot ahinya maok ogoye yath omiyo onego bed ni igoye ne gi yath kinde ka kinde mondo itgi go kik bed gi shida moramora kata kik kute kethi.

Ndalo mokwongo manatimo tijni, ne en gimaber ahinya ,napidhoe alot maber ahinya. En mana ni kute ne jachanda ,gima natimo mondo ageng' en ni ,kute ne ketho gi ahinya, emomiyo ne agoye yath mondo oneg kutego. Bang' mano, nayudo keyo maber ahinya kendo nayudo pesa maber ahinya e uso alodeno.

Pichani gimaneno kae en it bo. Bo ong'ere gi dho ngere kaka cowpeas, kendo en alot moher tigo e gweng'wa kata kama adake ahinya en alot mamit kendo en alot mayudore e gwenge duto mag nyanza. Mokwongo gimaneno katimre kae en ni kudni mag alot osemake kendo onegobedni igoye yath mondo kutego owuog e it kanyo kata githo. Mae birokonyo ahinya mondo kapo ni itero alodni e chiro tobedgi nengo maber nikech ji ohero alot maler.

Kanono gini, yudore aneno ka kute kata gikmoko matindo tindo okuot e it oganda. Mae nyalo ketho keyo mar oganda ahinya kendo miyo oganda ok gol chiemo maber kata ok nyag ahinya. Onego obedni ng'ato kapok opuro kata kapok opidho oganda toyiero kodhi maber ma kute ok ohero ahinya. Mar ariyo, onyalo goyogi e yath kapod giya kapod gitindo mondo kutego otho, kendo kik keth cham. Mar adek, onyalo keto manyiwa moromo mondo gibed maler kata giti gi ngima maler mondo gigolnwa chiemo ma owinjore ni kare.

Anyalo puonjo ng'ato chwako chae kamae, mokwongo, abironyise omany yien motwo maber mabiroliel maber. Mar ariyo omany chak gi skari gi majan. Mar adek omany sufria. Mar ang'wen obiro moko mach e kendoni basto oketo sufuria tobroolo pige to chwakre matin kaeto okete chak gi majan tokete skari kosaochiek.